Boishietab kemin bandek kotindoi challenges chechang ako kora boishiet inoni bo bandek komoche oletiengei ak oleimoche iminyii bandek. Kora boishonii komuch iyaai temisietab bandek yon kenai arawet nekimine anan inai bandek achon chekemine. Ak inai elemindoi bandek, anan elekiriptoo asimanam mionwogiik. Kimuche amun inguni ko chakula chebo kila. Inoni komomi betut nelelen momi anan kobek indonyoo Nebo bandek. Yaetab bandek anan boishietab bandek KO roisi kot, missing en bik chekikonai arawekab bandek ak bandek chemine. Ak koteme imbaaret anan imbolea chechotok.